Ore taa enedukuya nadolita iltung'anak are itashito tentoki naijo esukari anaa kajo empolea naa ore paa enetipat ena siai, enetipat ena siai amu etiu enaa ositoo ene oshumieki nena tokitin naitobuaki tenkampuni anaa embolea ashu esukari ashu akeyie aitoki, naa enetipat amu kore pepuo ashum inji netum iltung'anak nafasi napuo aikienie peyiolou ajo esiana nabaa itobirutua arashu esiana nabaa epoito amirr. Ore si eneiare naa imbooyo empurore oontokitin tiatua enkampuni, amu ore itii atua enewueji, etii oltung'ani olo arip, mincho epuo apurroo iltung'anak loasisho teine ashu akeyie kulie tung'anak opurrisho oing'waa ong'ata ine wueji.

Ore naa ene dukuya naa endaa ena oo nkurlen. Ore paa ene tipat ena baye, ore oshi ena daa epuoi aitobiru nepiki ntokitin pookin naata biotisho tiatua osesen lenkurlee arashu te poki toki akeyie napuito aisho, naa kore oshi peepuo aisho inkurleen kuna daikin naa kepuo aaretoki nkurleen naba noshi naitayu irmosor naa kepuo aisho mitayutu irmosor, iidim aitayutu irmosor mara are te nkolong' arashu kore naake yie irmosor oopuo aitayu neeta sii duo esidano enche. Ore sii eni are enaa inkurleen inoshi naapuo aayieng' iataa nkirik ake, naake epuo sininche aaponaa osesen arashu aponaa irkiloi neeku sapukin amu sidai ena daa elo aponiki embiron tiatua osesen lenye. Ore sii ene uni naa isidai amu meeta sii enyamali pookin ena daa ore ake peepuo aanya inkurleen neleku ninche aa sidain nemepuo aamuoyia neeta neetai biotisho sidai nkolong'i enche pookin.

Ore enewueji nadolta enedukuya emparet natuunoki imposho orpaek naa ore tedukuya tidie wueji naa ikienoki inaparet tolkiek. Ore enikunari ena siai naa teniata oltungani olchamba lino matejo eika nabo ilo oltungani aoror ilo shamba lino niun indaiki napasha. Indim atooro tekatikati ashu tempolos nilo apik irpaek nipik enkae shoto mpoosho arashu akeyie kulie daiki naapasha. Kore pindip , ninkar ilo shamba lino aitaman irkiek anaa noocyprus arashu grapelia arashu irkiek akeyie lepooki mwa.

Ore naa nanu tenelo nadol enkilasi arashua akeyie entoki naijo yie ena amu adolta nanu enkilasi naata enkare naa ore toki nalotu indamunot ainei naa kaalo ajoki osesen lai ajoki iyata enkure enkare naa kore oshi paadol akeyie oltung'ani eokito enkare nayieu sinanu nawok enkare naa keisidai sii ewokoto enkare tiatua osesen lino amu kilo aisho osesen lino metanana nelo sii aisaidia mei meiututi endaa tenkoshoke ino naa kelo sii tena aisaidia osarge arashu aituku osarge petilaki atapanai tiatua osesen loltung'ani naa sidai sii enkare te pokitoki akeyie tenkishui oltung'ani.

Ee kadamu enkolong nataasa enabae , ore enabae naa adol etii enkima akeyie naitelekioki emoti nayierita matejo akeyie enkae toki , enkae daa , naa ore tembata teine wueji enkima etii irpaek lopejito . Nashomo nanu aas ena siai enabae akeyie tonkolongi natulusoitie kutik , ore naa pataasa ena naa kanyaita inakata esumash neeku adolita ajo katalakwana inakata endaa natii emoti peoku. Najo nchoo angas apejoki kewon irpaek pee atilaki atama , neeku alo apej irpaek pee anya , minjo aitoki anya esumash agira aanyu inakata pookin endaa meo.

Ore ele shata naa keji macadamia naa kitai ninye ilng'anayio oji ake sininche macadamia ore ele shata kenyorr atubulu oleng torpurkel arashu tenkop nemebore enchan naa kore eneikoni penyae ele ng'anayioi naa ilo aitai lelo ng'anayio tolchata nintai nena kabobok ioriong nilo atum olanterarai otii atua ogol nilo aing'oru osoit arashu aetoki akeyie nagol nilo adanyie nilo atum naa endaa nanyae tiatua naijo iyie eikuriny naa nejia eikuni penyae irng'anayio le macadamia.

Ore ena naa eunore olng'anayo tenebo mboga tolchamba obo. Ore paa enetipat ena bae naa ilo oltung'ani atum ilng'anayio tenebo imboga terishata nabo. Naa ore sii eniarie, eisidai amu meya ilng'anayio olchamba sapuk. Ore enkai tena, naa ore kuna benek olng'anayio nabo edou etoito arashu tenesulunye, newuo aaku embolea nabo ewuo atoyu nekuri o nkulukuok neaku embolea sidai tiatua kuna poka. Ore sii tena enkai, elo aiture inkuen ashu imotonyi nawuonu ainyal impoka kuna, ilo ng'anayioi.

Adolta naa nanu tenewueji enkaina natookuo empoleya natii olbene tiabori teine naa kore enkae duata naata nanu badala napuo aitumia ena poleya eyawuaki kuna olong'i empoleya naijo iyie enkare ilo ake apik akur wenkare nilo aisuaki inkaitubulu inonok nepuo abulu naa pokitoki arashu inkaitubulu inonok tolchamba lino ore sii aekae naa indim oltung'ani aing'oru kuna benek arashu irpayek oh letu ekonyu nilo sii adung'oki enkop ning'ua metupurrdata amu nelo aaku empoleya sidai arashu ore enkae naa ilo asotu olchafu lonkishu onkinejik pookin nilotu aitaa empoleya amu empoleya ake sininye sidai ina kore enkae kore inoshi tokiting pookin olchafu le jikoni indaiki naleku ore pee ilo aiturur sininche ning'ua tenkiti kata naado naa keaku sininche empoleya sidai.

Enetipat na enabae ana pepuoi aas amu ore nabo epuoi aponiki mpuka mbolea nakepuo arik nona puka metaaebulu netum si kumok nitoki si abulu metaa ninche nadolita si enoshi toki nabukokinyeki enkare na keret si sininiche mpuka pebulu micho epuo alau nona puka enkare neakuore enkata nemetii enchan nepuoi abukoki enkare nebukokini, nitokini apuo aponaa empolea pe eret na embulunoto onona puka na kelo empolea aitobi enkulukuoni metopito nisaidia na mpuka pebulu oleng.